Rĩrĩa ũgũtua matua ma kũigithia mbeca akaũnti-inĩ yaku, nĩ ũroraga maũndũ maigana ũna,o hamwe ta mũigana wa mbeca iria ũrenda kũigithia, ihinda rĩrĩa ũrenda kũigithia mbeca,o na bengi kana sacco ĩrĩa ũrenda kũigithia mbeca ciaku.

Ũrῖmi wa kῦhῦthῖra nyῦmba cῖa gῦkῦria wa irio nῖwonekete kῦongerereka na njῖra nene icigo-inῖ nyingῖ cia bῦrῦri, kũrĩa arῖmi monekete kῦhῦthῖra mbeca ciao gῦthondeka nyῦmba ici, nῖgῦkorwo nyῦmba ici nῖcionekete kuongerera mῦigana wa magetha harῖ irio iria ihandagwo nῖ arῖmi aya.

Motungata ma ũgima wa mwĩrĩ nĩmonekanaga na njĩra ngũrani gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Andũ marwara nĩmathiaga mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ kana ma thirikari, na nĩkũrĩ mathibitarĩ mangĩ ma andũ kĩũmbe, marĩa onamo mahotaga kũheana motungata na gũtigĩrĩra andũ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũndῦ ῦyῦ wῖtagwo ῦtumi wa ciondo, ῦria wekagwo kῦma tene nῖ atumia, aria mathomithagio gῦtuma ciondo nῖ atumia aria angῖ, atumia aya nῖmahotaga gῦtuma ciondo kuma harῖ ndigi iria ciumaga he mῖmera ngῦrani, na makahota gῦciendia na makahota gῦthondeka ciringi yao kuma kῦe wendia-inῖ ῦcio wa ciondo.

Intaneti nῖ tekinoronjῖ ya kῖrῖu, ῖrῖa yῦkῖte gῦteithia githomo na njῖra, nene, kῦrῖa arῦtwo nῖmarahota gῦkorwo makῖona mabuku, na indo iria ingῖ ira mateithῖrῖrῖa gῦthoma o hamwe na kῦhota gwῖka ῦthuthuria wao thῖinῖ wa intaneti.

Rĩrĩa wagũra thimũ wacoka gũkora ndĩraruta wĩra wega ũrĩa ũkwĩrĩgĩrĩire, nĩũbatiĩ gwetha bundi kana mũndũ wĩna ũtaaramu wa gũthondeka thimũ, nĩgetha ahote gũkwĩra kana thimũ ĩyo nĩyo ĩna thĩna kana nĩwe ũraremwo nĩ kũmĩhũthĩra.

ĩĩ niĩ nĩ nyendete gũthikĩrĩria mohoro ma rũthiomi rwakwa nĩ gũkorwo nĩ hotaga gũtaũkĩrwo nĩmo wega, nĩ gũkorwo nginya athomi amo nĩ mahotaga gũtaũra na gũthoma nginya magatigĩrĩra mũndũ nĩamanyita.

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona kadi ya mũrũaru, ĩrĩa yandĩkĩtwo rĩtwa rĩa mũrũaru, na kadi ĩno nĩronekana nĩ ya thibitarĩ wa St Joseph ũrĩa wĩ gĩcigoinĩ kĩ kĩa mwena wa Riftvalley, na nginya nĩronania, thakame ya mũrũaru nĩ ya mũthemba ũrĩkũ.

Kũnogora mwĩrĩ o rũcinĩ nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũndũ, ũthuthuria nĩwonanĩtie atĩ andũ arĩa manogoraga mwĩrĩ wao o rũcinĩ, nĩmahotaga gwĩthema na mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩrehagwo, nĩ mathĩna mangĩ ma mwĩrĩ.